Ole netito chito ole kiyoito boisioni ko koroi kenyorchin sana sana aratunwek chon kanyiketem ak kiyum kungunyek konyi konyone karini kotondosenate ak kotyekote ak kondeote lain koiwek chon echen kotyekin kweny ii ago koraa karini keboishen en oratinwek saiti ago koraa karini kotindo tuguk cheu mugukonik ago momugukonik koraa Yani chendo lain tuguk en oratinwek ak kotekotechi koba kweny inei kabisaa ak koyae oret koek smooth imuche okot komaim biik ,yon bunote karishiek makachin stress biik ab boda ak alak chebunote oran noton.

En irou agere imbaret ne kakitem ii ak kemin ikwek ago ikwek ichuton ii ko cabbage ak agere koraa mi ketik ii chekakitelesi chekokitoreten pipushek cheibu beek kobwa imbaraniton sikobit kotoret ikwek ichuton ii komayamio en kemeut ago ikojin ikwek ichuton koraaa kobwa en chepchepbindoo barak barak ago imuche yegakobwa ikwek ichuton koraaa kotoret biik simoseretio toreti families cheter ak cheter yakiib koba indonyo ab kealda kotoreti biik komoseret ikwek ak koraa inetech kole makoi kerib kityo korobon ii sikobit kemin ikwek kyok imuche koraa kemin en kemeut ak kireu beek koraa

En tai Yu agere chepyoset nekai ikunguruk en imbar ak bandek chekokoyechekitun ii ago chepyosaniton koraa agere ale tindoo tuguk chemiten out chemiten koroitoo ab kaki ago tuguk ichuton kolelach amangu ale ichuton ko mbolea chon kindoo bandek che kakorut choton keguren CAN ago CAN ichuton koraaa kotoreti bandek chok kochok en chepchepbindoo barak barak ago toreti bandek koraa kobwa komawal kalait nywan ne nyalil amun kotkomokinde ko imuche kobur bandek uwon kata talelionekitun ago momuche kochok bandek koraa so kotoreti CAN bandek ikinde yon kakikutii anan ko yakesember ak nyikikutyi.

En irou agere lakwet ak agere beek ak agere koraa rubbish chemiten beek orit ak agere lakwanikan kogeny ii koraa Ramu beek kobwa chupoit ak konomjin barak omoku weny gere kole wany tililen beek chuton anan muren ago koraa bechu imuche kokai lakwani mionwogik chechang choton imuche konam koraa lakwani kutik keliek ii amun beek chuton komuren ak kindoo takatakaek chechang ago koraa tuguk ichuton kokonu aruput ne samis ndamun muren ago imuche kokai biik alak mionwogik tuguk ichuton muren.

En irou agere rumit ne kakinde kunuok ago akipaken tuguk en kunuok choton ago kunuok chuton koraa agere kakichoran arekab ngokenik en kunuok chuton amakuu ale um ko amitwogikab arekab ngokenik che imuche kotoret ngokenik koechegitun ago koraa tuguk chuton um chengeng chuton ko kibutyin ngokenik sikobit koechegitun en chokchinet ago toreti icheket kokimekitun koraa ago yekariibchi ngokenik chengeng komoche kibochii beek si mololyo en chengeng chuton koraa agere koraa en taban yu miten chekakitelesi ago kakisir kele fugo.

Minutik chechang che kororonen miisik ago minutik ichuton ko marakonik marakonik ichuton koraa kokosengek kogolok logoek chekonu tuguk che kyame en maragweek, ago koraa en taiyun ii tai en ireyu agere kora bandek chekokorut ago kokomach kesember ago maragweek ichuton koraaa ko kokotuiyo ko kokon taptok cheegu maragweek chekibute ak keyam, ago koraa yekankebut maragweek ii ichuton kimuche bikealda ago konech living ne kararan ago koraa bande chun komuche koraa kotun koechegitun ak kosengek ak kebut Ago konech koraa tuguk che koboisien yekankealda ku rabishek ot maragweek koraa yekankealda kenyoru rabishek kotoret um families chechoket ak kobit komosertio biik en.

En pichaini agere amitwogik che kororon ak agere kora tuguk, logoek chekororon choto ko indisinik, logoek, apples ak alakche chang ak agere kora magatinik. Agere kora unga, agere kora tonuts, agere kora yokat, ak agere kora tuguk chon kindo mayainik ak agere kora tuguchon kie sota, stiroisiek ak kiplupan chon kimalen magatiat ago yuton kobaru kole tuget neo anan kiguren supamaget nekimuche kegonoren tuguchu tugul kagipangan en kamanut ak kebangan kokororonekitun mising. Otniger chito ak inye ichome olekakibanganda tuguchuton. Kinyorchin taonisiek che eechen ko kakipangan kunon

En yuton kora agere eut nekanam kilastab beek oo kilasinito kora tindo tuguk chemi orit choto ko beek. Agere ale tililen kot mising ago yepit koe chito beechuto kotise melelndanyin ak kogochi afya ne kararan kora. Beek kokonech afya ne kararan en borwekyok ago imuche kora iye bechuto olon amin metit sigopit kosob kwonindo ne tinye en metit anan kotulisan ngwanindo netinye. Agot yon kewe kora sipitali kelenjin sie beek che chang kila ago beechoto kolasima iyee litaisiek aeng en betut sigopit kotaretin.

Agere sapuriet ne kakinde ma okatie koiwek sapurionoto ago kora agere mat ne kagilal ak kilale kwenik ago lale maigan kot mising ak kora komin bandek che kakibel somoku. Kabel inendet sikopit kwam okabel eng kororindo nekararan mising. Ago amangu kora en sapurionoto komi tuguk che kakinde ma, amangu kakinde amitwogik cheu bandek, cheu kimyet agot cheu chaik kimuche kiyoen saburionito kora angamun tuguk che kakinde ma ko lasima ko tuguk che kiame ago kora konetech ak konet lagokyok ole kichapto amitwogik ak ole kilaldo mat en yon kimiten kaa ak sigik sigopit kotoret sigikyok.